En yu akerei pichait nekararan nemilebich ko samakinik ak ngwek kora chekikinde taban kora ak tukuk alak kochotok chemilo ochei

Kastomayat Nebo kila ni kokaal tukuk chechang ak moche kikochi discount amu kaalishen tukenyu

Akoi komwa chito nebo tuket neo kole iwekte tukchotok kasirto akole eku buch eng tuket

Awendi akoi duket akamwachi chito nealdaishei kole kakosirwa tukuk chechang ak kalipan robishiek chechang. Sasa kameche kowekcho robishiek chuk akokochi receitit nekaale tukuk chotok

kastomayat inyee Kochi nekararan ako ameche iib Chu kororonen ak tinye alyet nekararan kokeib chu

Achi nengung ak amoche ineta olekichoptoi kii asimeima ngaal eng somet

Kiangalalchi mama neoldoi nyanyek eng soket ak alenji aal nyanyek Chu amu kioldoei beit nekararan akial angot chebo konom

Abwoti kabsaa abwoti ayoe boishet netai eng Kisumu, kikararan ak kyacham boisyenyu mising ak kyai komyeit

Oye matinye robin cheituchu ako asomei ikonon eng Che atinye nguni